Title cia mĩgũnda nĩ maratathi marĩa makoragwo makĩheanwo rĩrĩa mũndũ akorwo atĩ nĩ agũra mũgũnda. Title ici cia mĩgũnda nĩ irĩ bata mũno kana nĩ iteithagĩrĩria arĩmi harĩ kũgitĩra mĩgũnda yao. Tondũ rĩrĩa mũndũ akorwo ena Title ya mũgũnda wa handũ, gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩhota kwĩgũatĩra tondũ mwene nĩwe wĩna kĩratathi kĩu kana nĩwe waandĩkithĩtio na Title ĩyo. Kwoguo ũyũ nĩ ũndũ ũteithagia mũno tondũ andũ matikoragwo atĩ nĩ matuĩka a kũiyĩrwo mĩgũnda. Na kwoguo kũgacĩrithia ũgitĩri wa mĩgũnda na njĩra nene mũno. O ho rĩrĩa mũndũ akorwo akĩenda kwendia mũgũnda no nginya Title ĩyo ĩtwarwo harĩ andũ arĩa meyandĩkithagia na maũndũ megiĩ mĩgũnda, nĩgetha mahote gũ transfer kana gũthondeka gacunjĩ karĩa karakorwo gakĩendio. Wabici ici cia mĩgũnda nĩ ikoragwo ĩgĩthondeka Title ya gacigo kau na kwoguo gũteithĩrĩria ũũ atĩ gũtirĩ Title cia mĩgũnda kana gũtirĩ mĩgũnda ĩkoragwo ĩkĩũrĩra thĩ ona hanini.